Aingua nanu orkerenke le Kajiado na ore siatin kumok tilo kerenket oleng naa kuna siatin nasotunyeki revenue, ore nona siatin nemeeta enkisuma nai naingor oltungani neeta ajo melimu ajo kanyio isomea ,entoki akeyie metaa iyolo a mpisai nikinchori inasiai kake itum sii orgela oleng meepokingae otumore ltunganak ajo kalongae kake meingori enkisuma .

Tenenyora ltunganak oosita esiai tewueji nebo, naa entoki etipat oleng ,naa kisaidia inasiai meilepu ,neisaidia lolo tunganak meibunga esiai tenebo ,na ore sininye olopeny esiai na kenyoru kulo tunganak ,netumoki esiai aitobirari nemeitokini atum inyamalitin nemetii oltungani oiba olikae na kadolita ajo embae eb maa embae etipat oleng ina na kesidai oleng tenenyora ltunganak oasita esiai ,neaku ina enduata aai.

Teneyieu iltungana nenya lomon tesiai naati, teneboita neoshokino simui airo na king'oru si enkoitoi kulo tungana natumore nenya lomon lesiai , enegira esiai aikunari arashu teneeta obarakinoto ashu inkipankat naiyieu nepik esiai naa kenya ake lomon tenebo aingoru entumo nabo neponu anya lomon.

Ore orkerenket le Garisa na kaning oshi ajo ketii nyamalitin kumok oleng, amu etii embata orpolosie le Somalia naa kegira ltunganak oji alshabab aisumbua ltunganak leina kop aisumpua ntoiwuo tinakop amu mepuo nkera sukul naa enyamali sapuk natumito ntoiwuo ina ,kegira si aisumbua inakop olameyu kore tenkata olameyu na kenyamalu ntoiwuo ina kop amu kelau endaa naisho nkera neaku idol ajo kenyamal inakop ,na ore eniko peepashare na peingoru inakop eneiko pee unisho peun endaa neomon sii serkali meetu arip orpolosie pemitokini kulo tunganak oji alshabab aitanyamal.

tenijing esiai miya erishata sapuk itu itum ilchoreta tina siai amu tenijing niing'orr ake iltung'anak liboitare tesiai niyiolou irkuaki lenye amu ore intokitin niing'orr tesiai naa oltung'ani lidolta ajo kibung'ita siinye ina siai kegira aya ina siai enaa entoki nagira aret sininye tenkoitoi naaji siiyie naanye iyieu ore oltung'ani lijo ilo indim aibung'are peeku olchore nelelek piitum oleng niing'orr sii oltung'ani amu ijing esiai nidol oltung'ani likitang'amua olo oltung'ani laa ninye likigira aitodol enegira esiai aikunari naa kaidol ajo keeku ilo olchore letipat oleng.

Ore pee etishilaie serikali ee Kenya elare osiatin enye te ecitizen na kejo peyie etum impesai pookin atabau nejo sii pee mitoki aku keeti empurore amu tenidol oshi ajo ore iltungana loosita nena siatin na kepuro iropiani kumok oleng neku kejo apa serikali petum aisiadia iltungan pemitoki aku kegira alak impesai kumok kake kuna ake natejo serikali ninche efaa pelaki ninche ake elaki

Eeeh keeta dupoto oleng mpala e ATM, amu teniyieu nintayu irropiyiani miyiolo ajo kesiana oo rropiyiani natii ebenki, niaku mpaka ning`as aitumia ATM aing`uraa balance. Pee iyiolou ajo kebaa irropiyiani natiinaa kebaa inidim aitayu niaku ina dupoto sapuk naata ATM.